Nĩ kũnyua maaĩ maingĩ, kũrĩa matunda na macungwa, marigũ, maembe o na matunda matigaine, o hamwe na kuongerera mboco, minji, njahĩ o kana njũgũ, kana nyama, na hamwe na kuongerera irio cia kuongerera mwĩrĩ hinya ta ngima, mũceere, ndũma, ngwacĩ, mĩanga, ciothe hamwe igatũma mwĩrĩ waku ũgĩe na hinya.

Nyama ĩtarĩ nduge nĩ ĩrehaga igunyũ cia nda, o na ĩkarehe ndangũrũ, iria ciumanaga na kwaga kũrugwo nyama ĩyo wega, no mathĩna mau no mathire nyama ĩngĩrugwo wega na gũkarangwo wega, o kana ĩcamũkio wega, kana ĩhĩhio ĩtegũtogererio ndogo.

Nĩ njigaga mũtugo wa gũthambia, iciko icio cia mbaũ, cia kũruga, ndarĩkia kũruga, ngacithambia na maaĩ mararu, mena thabuni, na ngacikamũra wega,o hamwe na itambaya, ngamenyerera atĩ nĩ ciathambio, o maita ta matatũ wiki-inĩ ĩmwe

Mbere ya kwanjĩrĩria kũruga, nĩ wega gwĩthamba moko, ũkĩharĩrĩria o na ũkĩruga ũkamenyerera atĩ no ũrethamba moko ũngĩhutia kĩndũ gĩtagĩrĩire.

Nĩ wega gwĩthamba moko, ũtananyita irio, o na warĩkia kũnyita irio, ta nyama njĩthĩ, nĩ wega gũcoka gwĩthamba nĩ getha, ũrigĩrĩrie kuoya kĩndũ kĩũru, kĩngĩkorwo kĩ nyama-inĩ ĩo

Njĩra njega ya kũruga mũcere ũtekũnyita thaburia, nĩ gũcamũkia maaĩ, wĩkĩre gacumbĩ. Maaĩ mau matherũka, wĩkĩre mũcere ũrĩa ũrĩkiririe gũthambia, na ndũkauruge, ũreke ũcamũke, ũthiĩ ũkĩnyihagia mwaki, nginyagia rĩrĩa ũrĩrĩkia kũniara, ũũteng'ũre ũrĩkĩtie kũhĩa.

Mburoteini nĩiheaaga mwĩrĩ hinya, ona igathondeka kũrĩa gũthũkĩte na igakĩhe mwĩrĩ wothe ũgima mũingĩ. Na gũthondeka mahĩndĩ ona ngothi ona muscles ona njuĩrĩ. Kuoguo nĩiheaga mwĩrĩ wothe ũgima mwega.